Kadamu ena siai ajo kaisho impisai nalaakinye inkera ainei iropiyiani te sukuul, naisumare te sukuul. Iyiolo sii enkae naa kaitoti, katum endaa eimu ena siai.

Kaitiship ena siai amu katum enaisho olotorok naa kore enaisho olororok naa olchani loloirobi Near sii imuoyiaritin kumok tialo osesen niaku kaaret ena siai

Kayiolo ajo, maitoki alo osokoni aing'oru mpuka, amu kaata mpuka natii atua ang, na yiolo si kuna puka, mitumia enkare sapuk. Nelelek maisha ai amuu, katum impisai tialo kuna puka.

Ikingilikuani empalai einoto esipitali nikingilikuani enkipande nikingilikuani sii tenaa isume ashu tenitu isuma nikintokini sii aikilikuan nambai esimu ino.

Iji ikunari, ikutum impisai eimu ninche. Nikintoki si atum irmosor eimu ninche. Nikintoki si atum inkiri eimu ninche. Nikintoki si atum olchoni eimu lenye.

Kajoki oltung'ani minyang'u ewaya, ninyang'u bawoi, ormushumaani, petumoki atesheta enkaji onkukui, pemetumoki inkukui aimu enaduo aji, pemenya ake oloilepo.

Kadolita nanu esarngab nashal naa iyiolo tiatua ena sarngab nashal etii atua inkulupani, naa kenyor oshi ninje inkulupani atotoni tiatua ena sarngab, amanaa amanaa.

Keibelekenya kuna tokitin amir peyie atumoki anoto impisai, yiolo tenatum kuna pisai nanyiankunyie endaa naitoki sii aitumiya kuna pisai alaakinyie inkera ainei sukuul.

Mesapuk oleng' tenkopang amu, ore enkopang naa olpurkel. Naa iyiolo sii olpurkel enkop nemetum enjan mesapuk enjan kirowua oleng', neeku ore inkaitubulu ebulu mebulu oleng' amu kirowua enkop.

Yiolo kuna mali na entoki naji irpaek ,na iyiolo irpaek endaa na ikimr si kulo paek pekitum mpisai, yiolo kunapisai nakisaidia yiok oleng amu kelaakinye nkera ropiyani esukul.

Kanyor enabae amu kisho yiok manoto siatini arashu kitalam osina atua nkangitie aang, neaku mikintoki atum inyamali sapuk oleng tormareita lang.

Kisho ninche metayiolo mbaa nagira aasa toloingangi naipirta enkisuma enye ,nitoki si aitoki metaduo mbaa kumok tiatua technology

Atoningo nanu ajo kibungi orgos nedungi nepiki enkare nairowua naitokitokita tenkima petumokini atuput, yiolo ake peidipi atuput neponunui taa nikarangii netumokini ainosa.

Iyiolo ena na kaitumia anaa olchani amu kear omoyiaritin kumok tiatua osesen iyiolo si enkae na ekintobirie endaa nayiolo enadaa na kemeloku oleng .

Yiolo ormarenke latoningo na kearari ninche amu keeta ororei sapuk oleng na kisumbua ltunganak egira airura nisho ninche metushukunye tonjo amu keeta ninche rorei kumok oleng na kebwak.

Yiolo enatoki nalotu ndamunot na kenya olchamba, tenaun empuku nesuj olaini pooooookin aturu neidakie pookin neaku meeta entoki nabuku tiatua ele shamba.

Kaisujie enkare safi yiolo ake pee aidip naiteleiki enkima napik enkiti are naainok enkima naisho ake eyiaraa ilkuti dakikani naitayu paa aikitumoki naa ainosa eoto.

Yiolo nkera enakisuma naji cbc na keyiolo naitumie enkoitoi naitumia simui kake yiolo kuna e isiet onguan onguan nemeyiolo ninche aitumia simui pii .